Oinoshek choto che kigokochi kelchin biik chemenye komostab oinet ko oinoshek choto chebo Tana ak noton nebo Thika. Oinoshek chuto ko Tana kingen kele tindo koindo neo en oinoshek tugul en emetab Kenya. Ago kigotoret biik en ng'alekab beek choton chebo keboisiien en mbarenik. Boisien biik choto chemenye komosta nebo kwenet beek choto chebunu oinet noto nebo Tana asikobit kobiten minutikwak. Kora koboisien beechuto en boisionik choto chebo atkan tugul choto chebo korikwak ago kigonyor kora kelchin sipitalishek ak tugoshek che negiten ak oinonoton. Kora ko oinoshek chuton kogitoret en letaet ab chepchebindap sitimet ago noton koginyorchige biik sitimet kobun oinoshek chotet.

SACCO konyolu yon iregistani komiten kartasishek choton che kegonu choton che nyolu inyit, ago yon kainyit kartasishek choto, konyolu iibchi biik choto chenyolu kenyor. Ago kora ko mi SACCO ichuto konyil chechang, mi SACCO nebo biik choto chebo bodaboda mi kora SACCO nebo biik wamama choto che bo mesok anan ko SACCo kora nebo biik choto chebo society ago en SACCO inito ko nyolu itindoi biik che nyolu kenyor. Nnole iin next of kin konyolu igoite kainutikwak kora lagok chebo bichuto. Kora en SACCO inito konyolu itindoi membaek che negit taman anan ko chesire ago nyolu kora iaroru ak itetu kit neimoche en SACCO inoto kotko rabishek anan ko kochope SACCO asikotoretok en or nee?

Eng komosta nerutenchi biik eng county nebo Garissa ko mii ele naat ko Arowali national park ana game reserve ak noton nebo Boni ko en kebeberwek chuton ko nyorchingei biik pokoker tiong'ik choton che terterchin ako kora komiten toritik cheu kong'onyik chipokokerchingei kora biik en kebeberinda bo Garissa kora eng rutoi neywanet noton nebo Garissa kobendi kora asikobokoker mengotioshek choton chebo biik ap Garissa ak ole teptoi icheket ak tukuk cheamei icheket ako atepto ng'wan nebo atkaan tugul kora eng biik che chang ko bendi asiikopoker tombeshet anan ko Camel biik che chang ko chomei sikorutechi yundo asikobit kopokonyorchigei boiboindo noton nebo kolany tombesik akobunot icheket ako akoe kora cheek kwach choton chebo tombeshet among'u kou noton.

Tulwet noton netinye kiprutoinik chechang ko noto nebo Kenya anan Mt. Kenya niton ko amun tulwonito ko nebo oeng en koindo en Africa. Ago nyorjinge biik chechang anan kiprutoinik chechang kolany tulwonot ak kogerchige tuguk che chang chemiten en tulwonoto. Kora tulwonito kotindo taritik chechang che menye orit ago niton kogochin kororonindo neo ngamun kiprutoinik chechang che bwone, kobwone asikobit kokerchige tuguk choto chemiten en yoton. Kora ko tulwoniton kotindo asnoshek che chang choton che igochin kororonindo neo. Kora tindo osnet neo nebo ketikab tegek ago niton ko chame biikche chang ele iburtoi tegechoto ak kogochin tulwonoto chametneo.

Oinet notok nepo Tana kong'eten komosta notok nepo tulwet ab Arbadare ak kepeperwek alak chechinde komiten tulwet notok nepo Kenya ako kigotoret piik chechang' cherupegei notok kogochin konyorchin gei piik peek choton peek chetililen chekie ak alak konyorchigei peek che kochin kiagik kwach ak kepoishen eng' imbar kiinogo minutik akigere kole nitok kowendi kotoreti piich chemii komoswek choton konyorchigei amitwogik choton chekaroron ak koraa oinot nitok nepo Tana ko kigotoret eng' kayaptoet ab sitimet noton kipoishe en peek kepir kepiru chepchinuek chotok chepo sitimok akoy inyoru kole kepeperwek chechang' ko kigoitchin chepchepnwoik choton chepo sitimet akonyoru tugun chemakchin gei kopun oinon notok nepo Tana kou koraa ramet ab en injirenik ak ko igere ile toreti.

Taonit noton nemiten kiwotetab Kenya ak noton nepo Uganda ko taonit noton nepo Busia ak noton nepo Malaba taonisiek chuton ko kigo keljin piik choton anan meng'ik chemiten kepeperwek choton tuan ki kigimit ng'alek ab barbaroshek ak chotok chepo tililindo amun barbaroshek en kepeperwek noton komiten chopet noton nekararan amun boishen piik chechang' barbaroshek chuton koipe tuguk choton chepo Kenya koipe kopaa Uganda ak piik choton chepo Uganda koipu kopwa emet ab Kenya igere noton ile kigokimit mung'araishek cheterterchin koraa kogikimit ng'alek ab security anan ripset ab kalyet en meng'ik choton chepo kepeperwek tuan kiit age koraa ko kigokimit tilyandit nemii en piik choton chepo Kenya ak choton chepo Uganda.

um kebeberwek anan komoswek choton cherutechin biik en Rift valley ko en kebeberta noton nebo Nakuru kobendii asikobit koker oinet neoo noton nebo Nakuru um netindoo toritik choton chekoron um kora ko miten kora kebeberta nekekuren Hell's gate en Nakuru asikobit korutechi. Kebeberta noton nebo Masai Mara kobendii biik asikobit kokerchigee tiong'ik ako miten tiong'ik chechang chekebendii biik asikobit korutechi kora akobit kora konyorchigee asikobit koker akobo atepto noton nebo biik chemenye komosindon ih choton ko masaek en kebeberta nebo Naivasha kobendii asikobit koker kora oinet noton nebo Naivasha, kebeberwek alak ko kou nebo Kerio valley bendii asikobit kokerchigee tuguk choton chetesetaa ako en Kerio valley komiten elenaat ko Cheploch elemiten biik choton cheitwolnjin beek ako

Komosta noton nebo Masai Mara ko agenge en che imutu kiprutoinik kobwa emetab Kenya. Ago en Masai Mara konyorjinge boiboindo neo kiprutoinik choto amun en nebendi ichek kogerchinge tuguk che chang choto ko tiong'ik choto chebo timin ak amitwogik kora choton che terterchin chebo emetab Kenya. Komosta age kora ko noto nebo Amboseli National Park ago en yoton konyorjinge kora koger agobo tiong'ik ab timin ak konyorjige atebta noton nebo biik chemi komosata ak konyorjige amitwogik ak tuguk che chang che kororon che mi en kebebaraton. Kebeberta age ko noton neboTsavo ago en Tsavo ko naat kobo beleek. Mi beleek che chang ak tiong'ik alak chebo timin chemiten en kebebaraton. Ko kooswek chuton komuto kiprutoinik chechang kobwa emetab Kenya.

Yon kagisir biik choto chemosomonotin korib tyong'ing en komoswek choto chemi tyong'ig kogonu ng'oyondit anan konu hasenet neo ngamun biik che chang konan kobar tyon'chuto ago yon kakibar tyong'ing ko kaibet kelchin neo nekenyorunen tyong'ichoto. Tiong'ik komoche ripet noto nemiten barak, ago nyolu ko biik choto che ribe tiong'ichuto ko tindo naet neo nebo kong'alalchin ak tiong'ichuto en komosta ne iguitos ge. Biik chechang kogere tiong'ik kou tuguk che mobo komonut. Lakini yon kakiba kou komoswek choto che bwone kiprutoinik igere ile igochin kelchin biik che menye kebebarato ak kogochin kora kelchin serkalit ngab igere ile biik che bwone koruteu ireyu koibu rabinik chechang. Ko tiong'ik konyolu kerip en ripset noton nekararan.

Kabilosiek choto chemi komosto noton nebo Riftvalley ko che nootin ko: Masaaek ak choton chebo Kalenjins, kobate miten kora chebo Turkana ak choto chebo Samburu chemiten en kebeberta noton nebo Riftvalley. Ago en kebeberta noton nebo Klaenjins komiten pcheutik oeng. Miten chemiten kebeberat noton murot kataam choton biik chebo North Rift ak biik choton chemiten en murot noton nebo tai choton ko biik chuton chubo South Rift. Ago en biik chebo South Rift ko chechang ko Kipsigisiek ak en kebeberta nin ingo nimbo North Rift komiten kebeberwek chechang choton chebo; nandiek, merkwet, sabaot, pokotyek ak tugenek ak alak chun chang. Ko en komositok ii nebo Riftvalley kotindo kelchinoik chechang en komostanywan kou the Great Rift Valley.

Mwetet ab karisiek kotoreti en boset ab tuguk cheyach chekotoyoe neranik ih ak choton chebute emet tuguk chuton cheyachen ko choton chebo chorset anan ko kolisiet ako en mwetet ab karisiek ko koin icheket kobos kaemet ngap en yon mwete karisiek chuton ih koyoe kasisiek chuton en kasarta nekoi ih ako nyorchingee kelchinoik ako yon kakonyorchigee kelchinoik chuton ih komuch kotoret icheket en toretet kotoret icheket en korchigee makatiat noton nebo betut anan chepkondok choton chekakonyorchigee kowendii koalisien anan koboisien en oret age nekararan ako boisiton nibo mwetet ab karisiek kora kobose ikochin neranik kobos boisiet noton nebo kerichek ab bokitet ih en noton ikochin icheket kokimit boisiet noton neyoe ak kostoengee choton tuguk cheyach.